Thirikari nĩ ĩkoragwo na magoti marĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩire indo cia o mũthenya marĩa ĩhotaga kũiganania thogora wa yo . No ũkore akorwo mũtu he igoti rĩrĩa ribatiĩ kũrutĩra igotoi rĩa VAT. Igoti rĩu nĩ rĩo rĩhotaga kũiganania indo cia kĩmũthingi, na indo icio rĩrĩa thirikari yona andũ matingĩhota gũcigũra. No yongagĩrĩra kĩndũ nĩ ĩmaheaga mbeca kana ĩkongerera mbeca kwĩ indo icio nĩ getha andũ makahota kũgũra.